Nyone metinyun kandoinatet nekindochin yutet akonye kora metinyun ripsetab kaliet kora komii tukuk cheu keretab tiong'ik anan ko tukuk chekipo keny koniton kokorkotoreti en biik chebunu eleterter sikopit konyokonyorchike elekibendito alan eleindochindoo biik koronitet komakinam kebaa yemaraan kewendi yuton anyun anan ofisinitet kotoreti biik en tukuk chechang chekor konyolu kisip en atkan tugul sikopikopit kaliet anan kopit mieindo en komositet nekakisir kele Maralal en olimpo county nepo Samburu nekorkotorti biikab nganaset anan biikab kokwet sikomeng'is en chomiet ak kaliet komomii musomusonat aketugul.

Onoe Ole Saitoti inendet kokirubeiwotab kondoindetab emet inendet nekikwo komunget Danie Arap Moi en kenyitab eliput agenge bogol sogol ak tamanini ak sogol akoi kenyitab eliput agenge bogol sogol ak tisaini ak tisab, inendet koraa koki ministayatab kalietab emet ii ak ministayatab somanet, kitindo inendet komonut en sirkalinotet nekibo Arap moi, koraa onoe Ole Nkaiserry inendet koki ministayatab kalietab emet nekiit inendet kobet sobenyin ak koityo konyor bikab emetab Kenya nyosut kot missing' amun inendet kokiribe Al_Shabaab chekiran koim emet angap kiran kokon asenet en baretab bik chekiimuch okot kobar lagokab sukul chekimiten en Garissa kobichuton anyun kokibo komonut en kaindonaitetab emet.

Igeru yu koparu ole pa kocheen gee chepyosok yan tamono anan ko yan nekit kosich icheget lagook. Pa kamanut anyun ofisinitet a ngap kor kochigili chepyosok anan ko chepkametushek ngot ko mi komye amu yan komakicheken koimuch komami komye lakwet en moet ne tun ko kachin inendet koimgei en petut ap sikishet ne tos komuch kopet sapetnyin kamanotet anan ko pet saptnyin lakwet en moet ngot ko makirip komye. Ko pa kamanut anyun eng' chepkametushek i, ngopa korutechi koitet si kopiit kiaroroji tuguuk ne nyalu kisuup

Koroi komabitunat en korenyon amun kiroi komoche ele osnet sikobit konyorjigee omitwogik inendet koboishen sokek sikobit koik omitwogikchik koen korenyon komokomiten osnoshek cheimuche korib tionyitet anan cheimuche komeny tionyitet sikobit kosob kotionyi anyun kenyorjin osnoshek cheu olimbo Maasai Mara sikobit kekere, ko en olinyon komomiten angap osnoshek cheimuche kotoret koroitet sikobit kosich omitwogik chekiboishen anan cheome inendet sikomuch kosob en sobenyin koyon kimoe keker koroito kebendi osnet nimbo Maasai Mara sikobit kobokeker inendet ak kebir pichait amun motindo ng'al inendet.

Onoe William Samoe Arap Ruto inendet kokondoindetab emet angap kikilewen inendet en kenyitab elipushek oeng ak taman ok somok koik rupeiwotab kondoindetab emet ak tun keketchi koraa en kenyitab elipushek oeng ak taman ak tisab, ak konget inendet en kenyitab elipushek oeng ak tiptem ok oeng ak kosom kura nekikibeljingee kondoindetab emet ak komuch koib inendet, inendet kobo komonut angap toreti bikab emet konyorjigee tuguk chemokyingee kou ngalekab ortinwek ii, ngalekab somanet ii, ngalekab konyoiset ii ak tuguk chechang chemokyingee kimigulmet sokobit ingomi en emoni anan komi en kenya inii komi en kaliet ak komi en komie, koraa kotoreti bik chon moimuchekee kokochi omitwogik sikobit koboiboekitun ak ichek ak kokas komi en komie, okere koraa ole mi ok kondoik cheterter cheu governor nebo Narok inendet Ole Ntutu ok okere koraa chemi tugul kotok kele kimi ok kondoik chekikilewen tugul en kenyinotet.

Inoni ko ofisitab emoni eb Kenya nenomu lekutab emet noton kakisir kele The National Treasury, koniton anyun kondochin ministayatab legutab emet neyoche konai olecheptoi anan elechepchindo boisinik cheterter kou ngalekab temishet, keba ngalekab ortinwek, ak keba ngalekab somanet, ak koraa kou ngalekab konyoiset konyolu kepchei rabishek kotiengee kineu ortinwechondo chemokyingee bik sikor ingomiten bik kokere komi komie akotinye kaindonatetab emetab Kenya noton kondochin president William Somoe Arap Ruto nekikilewen inendet asikobit kondochi bikab Kenya ak kotoretkee ak kondoik alak chebunu counties cheterter.

Inoni koboru elemiten koronitet kikuren oloitokitok kotoreti biik koroitet amun yomoingen chito koimuch kemwochi kelenji iwendi akoi olekakisir kele oloitokitok akisip oranotet koinyoru olekemoche iwe makor ibete yeisip anan yongerike koro otet kononi kokorkoyoe chito kosip kit nekokimwochi akoi konyor kit nekakisir en oret amun bokomonut koroito korkokochin chito komat kochilil elekowendi ako kora kokorkotoreti biik yon maran komi chii nekamakongen elekowendi kokorkotoreti yon konyor chito nemaran ingen koroitet kikisir en oret.

Bokomonut keyai boisioni sikobit komobet kiakik chebo chito, anan sikenai ndokichore kokor keture kityok nambaitet en kiakik chekikinde, koroito kobo komonut amun yon kaingolngolkee tugaa chechang ,anan kosikirok chechang, anan oot ko ingamiok kokor kotoreti bik konai chito kole oinon nenyin amun yon mokinde nambait ii tetangung, anan kosikiriengung, anan ko artengung konyumyum kor kobet kot missing' kor yon koiyomokee ak kiakik alak yon maran kotuiyo kooketos ii anan koyon maran kakakiket kobakebit en yoton yekibiten tugaa yekikuren tip, kokor koroisi yon kokinde nambaini kokor komoture chito kot missing' amun ingen nambainyin kobo komonut koroitet sikor kotoret bik koik roisi kochenge chito tetanyiny anan kosikirienyin.

Achica momiten olinyon koroi bik chechang en olinyon koboishen kibatinik anan koboishen matubaruk sikobit kotech kanisoshek, ako koraa koimuch keboishen menet bik alak sikotech okot kanisa kokoroi komabitunat en olinyon, olinyon kotokomi ngweny bik tom komuch koit kotech korik cheuchutet anan kaniset neunitet.

Ireyu koboru kole miten muchezet cheterter en county nebo Tana River neokere mi chito nekanam kit nekakisir kele Tana River, ako okere koraa kakichoran kiwanjet omi benderok choton cheiboru akobo muchezet, niton anyun kobo komonut amun kor kotoreti bik sikobit kochesoso anan koyai mucheset notet nebo komonut nekor kokoin borwek kokimekitu en olekibendi angap okere koraa yekakisir kele Games kotok kele mi biretab imbiret anan komi ngaek chetoreti bik sikobit komiachekitun koraa boruek, anan kor yon kobelis chito konyorjigee konunotiot amun en labatenyin akor kokokotoretok koraa anan kokokonyor kit neimuch koboishen en sobenyin, kou yon kaindo chito koimuch kikochi rabishek koik zawadi.

Koroi kotoreti bik en ngalèkab loboyet yon kibendoti en oret amun kor yon kokeib koroitet kolabait , koimuch koyai chito mungarenyin akoi kemooo amun togu oleyoen mungaret, koraa koroito ko kor kotoretibik konyorjigee sitimet , amun kor koyoche kiretot sitimet kosib oratinwek ole bune bik kokoroiton koraa kokor kotoreti bik cheterter sikobit konyorjigee keljinet oko tuyo bik chechang amun mokouwei kobendat yon miten loboyet.

En ireyu koboru kole imuch kokonoren chi legunyin notet kakisir kele postbank ak okere koraa yekakisir kele visa card anan eleimuch kor kocherunen chito rabishek anan kokonoren chito chepkondok koniton anyun kotoreti bik yon maran komoche chito kokonor rabishek situn koboishen en kosorwek chemiten taa, anan situn konyorjigee borotet amun imuch ikonor rabishek ak igany kenyit agenge, kotun inemu kokakotesak kit kiten komou yon kokenemun chemaran rarakik chekor koimebik anan kotot kobetio.